Ore esiai enkiremore tolosho lee Kenya naa eitadowuo uchumi olosho lee Kenya nitoti iltung'ana nishoo iltung'ana esiatin metaa metaa ake ninye ormarei opuko aa kidimai pee etae enkiremore tolosho lee Kenya neeku ore esiai sapuk enkiremore naa petumieki edaiki oo nkoshuak kidim aigero iltung'ana too siatin oo neeku meetae ormarei I obo lemelo ang etaa endaa

Ore enkiguana naidim aihoo ilderefani longarrin tenkarake enkilepunoto embatata ongarrin naa nchere ore oltung'ani ore olderefai tenetaa igira arew engarri nijing imbai ang'as awokisho meeta haja piiwok enaisho nintokiajing orbaribara arew ingarrin matabararai sii ongarrin nemikinap zaidi iltung'anak oista onarikinoo nenapi nikiyaku ore kireuta nikinkonsida metaa mikipik iltung'ana zaidi atua eh engarri ae anap saidi arashu aitulus esiana nae naishiakinore nenap nenap garrin amu nena nagiru aechangaki oleng embatata ongarrin torbaribarani.

Ore eninko piintau impisai natii SHA naa ing'asa aishoyo claim e reimburse ee reimbursement fund, nintoki aas documentation oo iyata inkulie documentation nias pee kitumokini ee tenaa ine sipitali arashu iniai toki pee kitumokini aidisbursaki aaitushukoki arashu aitaki impisai inonok natii SHA.

Koree entoki nayau enkinosata oo nkimaitie too nkangitie aang, naa iltung'ana loogira aai deal wositima lemegira aapik precautions naaishoruaki apa egirai ai install ositima, nchere, eh misuj mbarakinot naifaa netii teramatare ositima aashu eboitareki ninguaa sockets uh open wires. Neaku kelotu ake ninye oltung'ani lemeyiolo aashu enkerai kiti nemeyiolo ajo nyoo eesita, niibung' oladuo sitima, nitaas entoki naitaas, nisababisha meyiolo enkinosata ositima enkaji. Igusa ake ninye enaa enkerai nemeyiolo arashu intoiwuo amu kumok naa intoiwuo nemeyiolo aaihandola ositima, niibung' te nkoitoi nemeyiolo, nishikanisha wayai vibaya.

Keeta esidano sapuk enkitumiaroto emukokoteni edim atanapai elolan linono tenkata pookin edim sii ataa cheap compare otenintumia nkulie means of transport aidurie ashu entumia anap too nkaik loolan amu kiroshi nitoki sii aku ore egira anap nintadoyio naa kelelek entadoyio ntokitin niyiolou enindayiore ninauru neeku mee convenient enaduo tenapa enkidurata oo nkaik elelek sii eloito distances nalakua yaani kelakua ewueji nidurita naa emukokoteni nikidim aisaidia teleleki amu edim atushokokinoi mara mingi